Aimayie mbaa kumok naagoli agira aing'oru u saidizi too masaa esirkali eimu internet. Aa ore embaye dukuya naa ore kuna portals e sirakali naake idol ajo keeta shisa penyo amu miidim ai sustain a a lot of traffic neeku keeta anyamali sapuk oleng', neeku embaye ina nabo torono naimayie. Ore sii eni are keetai mbaa kuna naijo naji ine hacking, kidim oltung'ani ai hack a system ino ashu ai hack a system esirkali, netum ilomon kumok lenkipirta nidim aisambaza lelo omon nekilo naaji apur ashu elo aas ukora eituia enkarna ino, neeku nena baa anoto nanu.

ore mapendeleo ashu enkitobirata nayieu nadol tena siai naa ayieu naaji nadol esiai ajo sinanu naa sapuk naa maada emashini sapuk naidim aidong'o nkujit nitobirr inkujit tesidano uh, matejo kidimi ninye naaji apuo emashini sapuk naenakini oltinka paa kerrumoo oltinka egira aidong imashinini, egira adung inkujit niaku ina mapendeleo naaji nanu ayieu tena siai ore enkae kayieu sii emashini naaji naa mewok duo eilata oleng enkiti ilata ake itumia ore tina rishata netudung'o nidim atudung'o inkujit kumok oleng niaku nena mapendeleo ayieu nanu tena siai ashu nena mapendeleo naaji adol anaa kenare neponikini tena siai.

kanyorr nanu ena baye oleng naa ore sababu nabo paanyorr ena baye, ore ena baye naa endung'oto onkujit naa ore endung'oto onkujit naa embaye sidai oleng amu ajo sinanu naa ilo naaji anotoki ashu atumoki aitotio nkishu tolameyu neeku embaye sidai ena oleng amu eh, amu isidai ena baye endung'oto onkujit indim sii naaji atudung'o nkujit eh, nilo amirr nena kujit nitum iropiyiani naaji nintoki aasie eramatare ino ore sii enajo aing'orr ele shamba eidol entoki naji intergrated farming aidol ajo etii irmaembe kando etii ajo sinanu naa eh, irpayek kando niaku idol ajo eramatare sapuk adolta ena selenkei naoshito empisha ajo etishipe ninye oleng egira aitodolu ajo enotoko oleng enakata ilepie irkimojik aare niaku nena ina taa naaji panyorr nanu ena baye.

Ore ele kuak naa keyaku osesen supat torkuak lormaasai amu ore entoki e dukuya naa orkuak lormaasai naa kenyor oshi ninye orkishopei sidai, orkishopie loata enkayit, neeku keyau naaji ilo orkuak sidai, nitodolu sii ilo kuak ajo keyanyita iltung'anak ebaiki irisiot kumok ashu ebaiki irporori, ebaiki imurarat. Neeku keyau ena siai orkuak sidai oleng'. Kanyor nanu ena baye oleng' naa karepita oleng' metaa ore elelero pookin ajo sinanu naa nepuo aaku iltung'anak oota enkanyit.

kumok oleng imbaa nanare naaji nelo oltung'ani ayiolou eimu enchumata oropiyiani eisulaki dii ninye enchumata oropiyiani emoruao, ore embaye edukuya naa kenare niyiolou ajo kaa insurance company ishomo iyie aasie savings naa kebaa interest nilo ae earn tialo nana savings inonok arashua kebaa iropiyiani nilo ashum te kila olapa ilo naa aiteru ashum iropiyiani inonok, ore embaye yiare naa ketia rishata ashua tenkata nabaa ilo ashum iropiyiani inonok kenare sii niyiolou ajo kaji kenya kinkunakini kuna ropiyiani inonok reniaku naa ishomo retire tenaa ekinchori pookin kata nabo tenaa ekinchori adung'udung'oki niaku nena baa naaji nanare ashu nena baa ine maana naa nena baa sii naipirrta ee oleng eyiolounoto wenchumata oropiyiani emoruao.

ekanyorr nanu oleng ena baye amu ore ena baye naa embaye e usafi naa ena baye taa oshi eji thorough cleaning idol ajo ore kulo tung'anak tene negira aas cleaning egira aisuj isunta neisuj ajo sinanu naa oltiren nidol naa ajo kearriyiak oleng kulo tung'anak tesiai enye idol ajo keeta kulo tung'anak inkilani nanyanyuk aa uniform amu esiai ena naa natamokito aas elelek enkampuni fulani etii asaki ena siai e usafi niaku kanyorr nanu oleng ena baye keji oshi eh, ore esapisho naa entoki naa ninye nataniki Enkai ashu shumata niaku meeta naa nchere pemeaku naa poking'ae sapi amu ore oloirerio naa keyau imoyiaritin ore esapisho naa keraa naa embata omoyiaritin.

Ore mgomo tolosho le Kenya naake eyau mbaa kumok. Ore nye embaye e dukuya naa tenironyi naji enkiti rubuta oltung'anak ee aa lasak le siai naake epuo naji ake kulo tung'anak aanya entumo nabo nenyorakino nejo maape ormugomo. Ore ormugomo naa enepuo iltung'anak aany ejing'u esiai ashu enepuo aany ees esiai, naa kitodolu naa ina ajo megira ashipakino esiai enye. Neeku kore naaji tenepuo aas neija, ore olopeny esiai neltu aton nining' ninje neyolou ajo kakwa sababu pee etanya esiai nedol ajo kaa ebaiki nees ee ebaiki naa ninye naji nipot ninje metotoni pookin te mesa ninosi ilomon nening'oi amu ore ake pee epuo aning'o naa melaikino naake aitabirai ilomon mbaa. Neeku kumok mbaa nayau mgomo kake kore naa amu kiti erishata naata, maidim ainosu ilomon pookin.

Emanya inkabilaritin kumok oltung'anak moikwape olosho le Kenya, ore inkabilaritin kumok oltung'anak naa, kulo tung'anak oshi ojo naa tenkutuk olashumpa cushites ,ninche omanya oleng' moikwape olosho le Kenya. Etii ajo sinanu naa loshon kumok, eji ore olosho sapuk oleeng',na olosho oji olosho le Somali. Etii siake irkulikae oshon, otii olosho le Gabbra, netii olosho le Borona, netii dii akeyie ajo naa sinanu irkulie oshon akeyie kumok omanya ilo kekun. Ore kulo oshon omanya inaalo, ore ebae enye naas duo epooki olong', naa ilaramatak ninche lonchoren. Neramat inkishu, onkinejik, neeta ajo sinanu naa pilo aitereu nkamiani kumok oleng'. Amu ore ilo kekun naa, ijo duo kipurkel, neeku lelo tung'anak tomanya ilo kekun.

Maanyokini taa naaji nanu ira eniaji amu mara enkitok, kara olee kake mme dii duo ake olkiti lee. Kara olee kake olee oleng. Niaku kara nanu olee naing`uaa enkop oo ilmaasai, ara olmaasani odupa naata dii ake iyie ajo naa sii nanu pee ilo aitereu nkituak uni naata mawoo nabaya tomon oile. Niaku kara olee, aata nkera tomon omiet niang nainei taa nena olee naa kajo atoikio doi akeyie ilkulie moruak nkuti kera nabaya tomoni uni. Niaku tenijo aingorr kara doi akeyie olee le tipat. Niaku aing`uaa olkekun le Kajiado, aing`ua olkekun loo ilkisongo kara olkisonkoi.

Oleng , kenare doi oleng netum ajo sinanu naa iltunganak maiman , kulo tunganak dii akeyie taruoshi , kulo mingan , kulo modook kenare netum sininche kitaasat pookin e sirkali naidimayu netum dii akeyie oltungani pookin oishiu, Niaku ore sininche kulo tunganak kenare naa kingori anaa iltunganak le maana oleng , tiatua emurua, iltunganak oidim ataas imbaa kumok .Iltunganak oota enkidimata anaa ake irkulie tunganak . Iltunganak naa ekijo te enkutuk olashumba they are able different .Niaku kenare oleng , ore kulo tunganak kenare neya orkioi lenye ewueji neji ee neingorieki people with disabilities naa ketii mbaa naa kepuo ninche aisho enkingurata sapuk.